Kapo ni osingo ng'ato manomiyo, obudho ahinya, inyalo gochone kata ka ok igochone, inyalo manye kamora mora minyalo yude,e yo moramora minyalo yude godo. To ipenje kabe pod odich gi osingoneno kata ka pod obro dwaro osingoneno. To ka en kamano, to kendo inyalo penje nang'o obudho ahinya kamano kapod okawo osingoneno. Kata, inyalo kawo osingoneno to iuso ne ng'at machielo manyalo dwaro, kaponing'ato odich ahinya kod pesa, to ng'at manumako osebudho ahinya e duka.

Ka anyalo wacho sigana ma omiyo ahero tijni, en ni, saa moro amora ma tich machal kamae itimo, osiepe, gi anywola, gi jo gweng' biro kamoro achiel. Kendo gitendo ma gichiem, ka gibet kamoro achiel ka gimor. Kendo mar ariyo, en ni, jonyuol gi wuoyi, jonyuol gi wuoyi, biro kamoro achiel, ka gisembo dhok kata chiayo moramora, ka gikelo korgi nyako. Kendo jo jokorgi nyako, rwako jokorgi wuoygo gi ilo, kendo kagi, kagimor ahinya. Kendo giwuoyo, kagirwakre kamoro achiel. Kawuoy chiemo gi jodalagi kamoro achiel, bangé to odhi gi nyako, kadhoggi dong'gi, dhoggi kata chiayo dong korgi nyako.

Ee, nikech nitiere tunge mag lee ma ni itiyo go e kinde ma chon e madho kong'o ma ng'eyo. Tung kaka lee mar, ma iluongo ni winyo mano en antelope ,mopogore gi mano nitiere tung mar dhok, mar diek, mi itiyo go chon e madho kong'o to gi ma moko kendo, to kendo jodongo ne ohero gi ahinya. To gi ma omiyo ne owereruok kodgi ne en bang' ka maseke oseke ne owuok. ka ne oseke owuok, ji ne ok ne gima, gima omiyo gi ti gi tunge mag lee gi to oseke nitiere.

Yudo kony ma apoya e gwengewa to moloyo nyamburko mar ambulance ok nyal bedo mayot nikech mo kuongo, nderni ma watiyo godo ok beyo, gin nderni matindo tindo ma nyamburko ok nyalo ringe e yo mayot. To moloyo ka en ndalo koth. Mar ariyo ute thieth ma wan tiere go e gwengewa ok gin ute thieth ma nyamburko mar ambulance go bete ga ,nikech gin ute thieth matindo tindo mi iluongo ni dispensary. Koro mondo iyud kony inyalo dhiye e dispensary kata e ute thieth matindo go, ikwayo kony kuro. Ma bende kony ok nyal biro e yo ma yot mano ka irito, to be ki irito to ka po ni ne in ga ne in gi dich ma piyo ahinya, jatuo ma ka po ni ne in go no nyalo tho kata.

Mo okuongo, ute thieth ma nitie e gweng' go, onge lakteche ma oromo ma nyalo konyo mine ma nyalo konyore ma apoya. Kendo ute thieth ma nitie e gwenge be onge gi gik ma nyalo konyo mine e konyruok kendo onge gi yedhe ma oromo ma inyalo kony go mine ma konyre go. Mar adek, en ndara. Yore ma dhi osiptal e gweng ok gin yore moko ,yore moko mi inya luu ma piyo piyo mondo ochop go e ute thieth. To ma inya ti gigi te inya kony ni ka omed lakteche e ute thieth ma obet mang'eny ma nyalo konyo konyruok mar mine ma piyo kendo gige thieth omed e osiptal kaka yedhe, kendo kaka gik ma nyalo konyo mine e konyruok ma piyo piyo. Ndara be onego olos ma ber ma konyo mine.

Aora Tana yudo pige e got mar Aberdare gi nget got Kenya kendo be oyudo pige e aora moko mag kinde mag higa. Aora Tana ywayo jo dak e aluora ne e yore mang'eny. Ma okuongo okonyo e mako rech, pur ne jo ma odak e aluora no nyalo puro kendo nyalo tiyo gi pi ka owuok e oara no.Moro kendo pidho pi ma kizungu dendo ni irrigation. Pi ma oa e aora no be inyalo ti go e ot kata miyo chiayo ma opidh e dala gi ma moko mang'eny.